Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩngenia haha nĩ mbeca. Mbeca no ĩndeithie gũkorwo ngĩgũra kĩndũ kĩrĩa ingĩkorwo ngĩbatara ndagĩka-inĩ ĩyo. Na kĩndũ kĩngĩ kĩngĩndeithia hau nĩ nyamũ ĩo ya gũkorwo, ya nyenda cia ũkinyanĩria, no ĩkorwo ĩkĩndeithia na gĩthomo ingĩkorwo ngĩthoma, no ĩkĩndeithia na maũndũ ta biacara ciakwa, kũ manage biacara ciakwa na njĩra hũthũ, gũcibanga na njĩra hũthũ na maũndũ maingĩ.

Ũmwe wa mawega marĩa makoragwo ho ũkĩrĩma wambatĩte nĩ gũkorwo ndũkũranga kũrĩa ũkũrĩmĩte mbere, na nĩ ũkũhota kũribariba ria ũkĩigaga na thutha, ũgĩcokagia thutha waku, na ndũgũkorwo ũgĩ, ũgĩcokera kũrĩa ũrĩmĩte nĩũkũhota kũrĩma ũkĩmenyaga harĩa ũgũkinyia.

Mbica-inĩ ĩno ũndũ ũrĩa wa bata wa mbere nĩ gũkorwo hena mboco. Mboco nĩ ĩteithagia mwĩrĩ-inĩ tondũ nĩ yongagĩrĩra protein, hena mũcere, mũcere nagwo nĩ wongagĩrĩra hinya mwĩrĩ-inĩ, hena gĩtũngũrũ, gĩtũngũrũ nĩkĩongagĩrĩra ladha irio-inĩ.

Njĩra ĩrĩa hũthagĩra nĩgetha nyone mbeca cia naihenya cia kũndeithia bata-inĩ wa ndagĩka iyo, thiaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ngaruta mawĩra ma nenda-inĩ, nĩgetha ngona mbeca cia naihenya cia kũhingĩria bata-inĩ ũrĩa ndĩnaguo ndagĩka-inĩ iyo ya gũkorwo ngĩhingia mabataro makwa ma ndagĩka-inĩ iyo.

Kĩrĩa kĩrangenia haha nĩ atĩ he na mũtambo wa nenda cia ũkinyanĩria ũrĩa ũteithagia thirikari gũkorwo ĩgĩbanga mĩbango ĩrĩa yagĩrĩire, na gũkorwo ĩkĩmenya harĩa ĩkinyĩtie na mĩbango yao ya ya makaũntĩ ya, mao ma kĩ goverment ,na rĩngĩ mĩbango ya kauntĩ, ya mawondi mao, na matũũra-inĩ gũkinyanĩria ũtungata thĩiniĩ wa matũũra

Ta kũruta mũndũ ũndũ ũyũ, no nginya akorũo na thimũ yake ya guoko, nĩ getha athiĩ kwĩ app ya M-Pesa, nĩ getha aingĩra thĩinĩ wa app-inĩ ĩo, hakoragũo na date ,na kĩrĩa, ũthiĩ kwa M-Pesa, handũ handĩkĩtwo M-Pesa, nĩ getha wauma he M-Pesa, ĩkũrehere menu ĩno ya send money, withdraw ,buy airtime, loan and services, lipa na M-Pesa na my account. Ũguo nĩguo ingĩhota kũruta mũndũ.